Ore enaa enadolta tene, naa kadolta iltung'anak otii atua emukunda, nelelek ah ore kulo tung'anak irkitaarrini omoyiaritin naidim inkaitubulu anotito, neeku kanyor nanu ena teneponu nai iltung'anak laijo kulo abaiki inkaitubulu, neramat, neliki iltung'anak inyamalitin arashu imoyiaritin nagira inkaitubulu enye aimaa, arashu naidipa anotito. Neeku kesidai oleng enabae, amu kisho naa inkaitubulu metarrueshi eton naa itu ibung' imoyiaritin oleng'.

Ore enaa enaitodolu enapisha tenewoi, naa oloshi tokiting kulo oji isirkon. Na ore isirkon, ore esiai enye, naa peenap ilolan oiroshi, nijo tanakata kulo onapita tenewei. Nibelekenye enasiai oleng tenkop ang, amu mekure apa easishoreki isirkon anapishore anap ilolan oiroshi oleng. Nibelekenye amu enotoki igarrin, nitokini si atum irpikipiki, na ninche oshi taata oas inasiai teneeku nai keeta oltung'ani intokiting kumok, nayieu nidurrieki ashu nayieu nedumuni aya ai woi. Neeku egira aibelekenya maakutitik, kake eton tataake si etii isirkon onapita ilolan arashu onap enkare, aya inkang'itie.

Ee kaidim, atolimu ajo kanyioo naloito dukuya tenewoi, enaa enaitodolu enapisha. Ore tenking'urata, naa kadolta intankilen, nagira atoni tenebo. Etiu enaa keeta kuna tasati entumo, matejo duo naipotokoki ilang'eni, eponu aliki ninche, nisho ninche iratiot, matejo duo nai lopuo aret ninche. Amu kadolta ajo ore kuna mamai, naa kenapita nkera. Etoishote enkumoyu enye. Nadolta ajo lele, olang'eni arashu oltung'ani ogira aitashe tedukuya ninche, aliki ninche imbaa naapuo arubare, pepuo asupatu, tenkaraki ina ramatare enye oonkera.

Ore tenewoi, nadolta inkaitubulu, arashu ormatuntai, laijo teniing'or naa irmaembe. Ore imbaa niyieu peyie arashu eng'eno nai nidim ataa iyata pias enasiai, naa kenarikino nilo aku naa iyata eng'eno enkiremore. Amu idolta ajo ore kuna aitubulu, netaramata olopeny, mpaka neeku naa etaa supati, etabawua erishata napuoi akes, nelo amir tosokoni, arashu ninye enya nkera enyanak. Neeku eng'eno nai eramatare enkiremore, ninye nai enarikino niata teguton oleng, peyie itumoki naa aterewa enasiai dukuya.

Enkerai ena arashu eselenkei, natii emukunda. Na ore ena mukunta, etuunoki empukai, naijo teniing'or oleng, enesukuma. Ore eninko pee itum enabae, naa ilo ake nai olduka nai nilo aing'oru empeku, ekuna puka naijo sukuma arashu spinach, nilotu naa niya emukunda ino, enoshi kata idipa aterrerrena, nituturo, nipik naa ina peku enkop, nilo naa aitasheki ataa apik irkeek, nincho enkare nanarikino, peyie elo naa abulu ometaba enaa ena natii enapisha, natabawua erishata napoi akesu, nepoi anya, arashu ninye emiri netumi iropiyiani.

Ore nai entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa elotu osokoni , matejo duo nai enkolong osokoni namiritae ashu olduka ele lomirita enopeny .Adolta ajo ketii indaikin napashpasha , adolta irpaek , nadolta impooshok, nadolta sii irmaisurin sapukin oleng ,naitoki sii aaku kadolta isinkir kulo oshi kunyinyik kulo oshi oji tenkutuk olashumba omena . Niaku ore entoki nalotu indamunot tenadol empisha naijo ena naa biashara, biashara ena naloito dukuya tene wuei.

Ore entoki nadamu arashu nai nalotu indamunot tenadol ena, naa kadol ewoi chafu oleng. Ewoi nirragita enkare nai naa kisordo, nemenarikino nai pepoi atoni aroro enaare. Neeku ore enakerai, natii atua enaare, nelelek nai elo aibung' arashu epuo moyiaritin aibung',tenkaraki ilo duruk otii atua inaare. Adolta ajo kebore intakitakani inaare, neeku kenarikino nai pemishori nkariak naijo kuna epuo ashuma, amu elelek eeki iltung'anak imoyiaritin oshi naajo ilashumpa water borne diseases. Neeku kenarikino perishieki nkera, nisulaki kuna kutitik, nemeyiolo ninche batisho natii atua kunaariak.

Ee kaidim pi atolimu, ajo kanyioo nagira alo dukuya tenewoi, arashu kanyioo nagira aasa. Adolta olduka sapuk, matejo duo nai oloshi oji grocery, omir intokiting naaji food staffs ,nadolta idaiki napashipasha, etii ormushele, etii mpoosho, etii irpaek, etii matejo enatoki naji kamande, nadolta si kuna poosho narook, neeku kakumok oleng. Nidolta ajo etipika iloopeny ipirbili naipimieki. Enaa kulingana enkipimo niyieu. Neeku biashara naloito dukuya tene, naa biashara ninye sapuk oleng.

Ore ena, naa endaa sidai oleng'. Adolta ormushele, oitushulukaki impoosho, naitobira oleng. Naa ore eninko pee intobir ena, ilo ake nai nidumu ormushele lino, nintokitokie enkare nairowua, niyier te kando. Ore peoku, nidotu. Nintoki adumu naduo puka inonok ah mpoosho taa, nidung'dung'oki nena kulie tokiting pookin, na ijo irnyanya, kitunkuu, opilo nasi ayiolou enaa teniata dania nipik pookin. Ore ake peoku, nipik ormushele lino esaani, enaa enkidimata enkinosata ino endaa. Nipik impuka inono, nilo aton temisa, aanya enaa enaasita oltung'ani tenapisha.

Ore tenijo aing'or enapisha, naa kitau olchamba arashu emukunda olopeny, natii irkeek arashu inkaitubulu napashipasha. Na ore enikunari enasiai tenkop ang, eketii inkaitubulu nauni tolchambai, netii si kulie naa kebulu ake maate. Netii, adolta si ajo etuunoki irkeek tenewoi. Nebae sidai ina nai naidimi aitukuja pooking'ae, peyie elo aya eroruata aun irkeek amu kitobir ormanyara litii. Neeku kegira enasiai aitobirari tenkop ang',nepoi si arishe iltung'anak edung'oto orkeek, kulo duo nai lemeyiolo nai tipat, arashu kulo oota eng'eng'er edung'oto arashu enkinosata orkeek.

Ore tene wuei arashu entoki nadolta , nadolta ilikunguni kumok oleng , natii enkaji enye , nadolta ajo e etiii olopeny oramatita , amu adolta enkare ,nadolta sii ajo ishoritae endaa. Ore eninko nai eninko pisum oltungani pelo ayiolou oramatie nai olo apik , olo apikaki ilukunguni enyenak naa piirik. Irik ewueji netii kuna lukunguni , nilo autaki eninkunaa oshi eramatata enye, enikunakini enkare, kaa daa oshi inyiangakini, kakwa moyiaritin oshi naitanyamal ninche naa kakwa oshi irmangati lenye peyie elo naa arerena tenkaraki naa nena tokitin naijo nena.

Ore intokiting, arashu ore apa tiapa, naa intokiting esarng'ab naarri itobiri oleng'. Elelek itobiri intokiting naijo nai naokieki enkare, arashu ninye naapiki intokiting nijo daiki ashumie. Na kesidan apa oleng amu, mitanyamal iltung'anak oleng, amu ilo ake ewoi netii enterit, netii enkare, nintobiru entoki arashu shape niyieu iyie, nilotu naa apik aji arashu ashumie entoki niyieu. Na kajo nejia ake si ikunari tiloosho apa loljaluo tiapa, nisulaki naa ninche amu ketaaniki enkare, etaaniki matejo duo nai ina lake sapuk oleng naji lake Victoria.

Eeh pii, kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene, ore naa piingor ena pisha , nidol ajo emukunta, ashu olchamba ele oitobira olopeny, neirem pee elo naa, ajo naa sintanu peelo apik endaa terishata nemelakwa ake iyie. Eidipa aitobira, eidipa atuturo neaku naa etaa empeko ake elo adumu, nepik ena mukunta enye amu etaa naa tiyari peelo naa ang'amu Ina daa. Neaku Ina toki nagira aasa tene, olchamba oitobiraki pelo naa eunore alo dukuya tesidano.

Ore enabae, tenewoi, arashu entoki nagira aasa tene, naa eramatare ontare. Arashu eramatare onkishu, osuam, ninye ena natii ashu naloito dukuya tene. Naa enetipat oleng enabae temurua oleng, amu ore naa yiok kira irmaasai, naa kira yiok irparakuo. Ilaramatak lokuna tokiting nidolta tenewoi naji ntare arashu nkishu. Ninche king'orita, ninche kitumie pooki toki, ninche kisuma nkera, na ninche kiramatie irmarei lang',pooki olong'. Neeku enetipat oleng, enabae temurua ang'.

Ore entoki nagira aasa tene, nadolita ajo etii alaing'eni, eidimayu a Kore kulo aing'eni naa Ile biotisho neiruwayioki ninche meshomoita matejo naa duoo naaji remote areas apuo naaji aliki iltung'ana arashu abak iltung'ana imoyaritin, nabaa ana naata. Tinijo sii ing'or ena tangile naa keitayu oleng' naa idialo einguaa e Turkana, nadolita ele tung'ani egira aipim, elelek naa eloito ayiolou naa aji kainyoo enyamali enye, pee epuo naa atilaki ashomo dukuya atabak ninche.

Ekaidim pi atolimu atejo arashu ainosu ajo kanyioo nagira aasa tene. Ore taa tening'or, naa irmosor kulo lelukunku. Ore si pilo aiberber, eikumok kulo mosor oleng'. Neeku kitodolu ajo, ore olopeny enasiai naa eramatare olukunkuni eesita. Nitautuo ilukunkuni irmosor oleng'. Ninche kulo kumok oleng' obore ele baket. Neeku elelek ah keloito amir, tosokoni, pelo naa atum iropiyiani nalo aasie irkulie kasin. Neeku biashara elukunku naa naloito dukuya tene, enaa enaitodolu naa enkumoyu ekulo mosor, otii atua ele baket tenewoi.

Ore taa enaa enaitodolu enapisha, naa iltung'anak kulo arashu ilang'eni lenasiai eunore. Ore enasiai eunore, naa keyieu enkarriyiano oleng'. Amu adolta ajo ore kulo tung'anak, nitobirita entoki naji empolea. Ore ena polea, naa ninye epoi aapik atua olchamba. Nitaa emukunda metaa sidai, neng'amu empeku pookin nabaa enaa eniloito aun. Neeku nena baa arashu eng'eno iyieu, piilo dukuya ayiolou ajo kaa toki eyieu emukunda ino. Nipik naa empolea nanarikino pee epuo inkaitubulu inonok abulu.

Ore taa enaa enadolita tenapisha, naa kitodolu ajo enkare ena nagira kulo tung'anak aoku. Na ore enkare, enaa enikiyiolo pookin, naa ninye enkishui. Meeta duo aitoki naidim atotona eitu naa eok enkare. Na ore enkare ashu, enasiai enkare temurua ang', nakiata yiok iltankii oteshetaka yiok ilarikok, peyie eponu emurua aokunye enkare. Enaa enidolta sinye ajo ore enewoi, eeta kulo tung'anak ewoi negira aokunye enkare, arashu ewoi nepikie inkaitubulu enye enkare. Neeku aisidai oleng, enasiai nai tenepoi akurraki metaa, ketum intokiting pookin enkare, ah iltung'anak, onkishu onkaitubulu si tenaalo enkiremore.

Ore taa entoki nalotu indamunot ainei, matejo nai tenaing'or enapisha, naa kadol emukunda, arashu olchamba oitobira enopeny, ataa ena tankile nalio tene. Nelio ajo esidai ele shamba lenye amu, etaramata oleng. Adolta ajo etii nkaitubulu naijo irmaisurin, netipika sii irkeek, neeku itobira oleng ormanyara. Netuuno si nai daikin naidim aitaasa biashara, neret keon, tenebo si ormarei lenye. Neeku ore entoki nai nalotu indamunot, naa ormanyara sidai, enaa enidolta siyie naa ajo keuno irkeek, tenebo onkaitubulu natii ele shamba.

Ore intokiting matejo nai pookin nadolita tenapisha, nang'asa aku adolta idaiki kumok oleng. Idaikin napaasha. Adolta irnyanya, irnyanya sidan oleng, oing'ua olchamba sidai oleng. Naitoki si aku kadolta entoki najo ilashumpa apple. Ore tidia nkae alo, nadolta irmosor lelukunku. Netii enatoki najo ilashumpa cucumber. Netii si impirbili, natii enoshi daa naji refined food. Adolta si benek, ampuka taa tempukunoto e spinach. Nadolta enkae pirbil, natii akeyie ai toki naijo kitau telakwani impoosho. Adolta si ajo etii oltung'ani otii enewoi oterrerrene, ishopo ninye intokiting tonkaik, elelek eeta esiai naasita naa, alo aloitie dukuya aasie kuna tokiting.

Ore tenapisha, nadolta inkera kutitik, kumok arashu nai iltung'anak si kumok otii, elelek ah enoshi woji neji computer lab etii. Egira kuna kera kutitik asishore kuna mashinini, ataa laptop. Netii si oltung'ani kitok, arashu enkerai botor penyo, nelelek aninye nautakita enikunari. Ore nai eng'eno niyieu, peyie itumoki naa ashomo ataarriyiana tenasiai, naa eng'eno ontokiting e computer. Iyieu nai nitijing'a ashu nishomo darasa, pilo naa ayiolou enikunari enasiai pookin onkompitani. Ninche nai nikincho nai shomo dukuya, nilo naa arubare ilo ramatiei, lenasiai naasitai tene.

Ee kaidim atolimu arashu ainosu ajo kanyioo nagira aasa tene. Adolita enedukuya ajo ore elde, naa oltaka. Arashu ewueji nesotokini intakatakani, olchafu nai pookin pepoi naa aponu adumu tine, nepoi aapik enishaa. Adolta si ajo ipute ilo taka oleng'. Adolta ajo itu naa epuo ilarikok lina murua, ataa Nyeri, enaa enaitodolu lelo kigerot otii laras, ajo itu epuo naa nche aaya, ashu aya roruat, pepuo naa akikisha ajo, kesafi enewueji. Adolta ajo iputa intakatakani inewoi, adolta si nkinejik nairragita tine, noshi taa kuna naanya ilo taka, dolta ajo inosa niirrag, neraposho. Adolta si likae tung'ani oloito dukuya apik oltaka inewueji ata duo edolta ajo ipute oleng. Neeku ninye nena nagira aasa tenewoi, ewueji ene nipute, oltaka sapuk, onarikino nai nepoi, apik eneishaa.

Ore taa tenijo aing'or, enapisha, na kitau enkolong enchipai, taata tekulo tung'anak olio tene. Adolta iselenken arashu nkera, nashipa oleng, naranyita tenewoi. Elelek ah emasho sidai oleng. Elelek ah emasho ekiama, elelek ah enkerai nashomo nai aidip sukuul, neeku nai egirai apuo naa dukuya ai celebrate graduation enye. Elelek si ah aitoki ake nai, arashu ai bae ake nai sidai temurua, na ina naa pidol iltung'anak eshipa tenewoi. Idol ajo keranyita pookin, na iltung'anak kumok oleng.

Ee kaidim atolimu ashu ainosu ajo kanyioo naloito dukuya tenapisha. Adolta taajo ebae torronok ena. Adolta egarri ataa olori, sapuk oleng' oirraga, arashu otabatate ninye tenewoi. Neeku nai iltung'anak kulo, otii arashu nai ambulance ena naewuo ayau ereteto, tekula tung'anak duo otii inagarri. Neeku ebae torronok ina oleng, nataase naa torbaribara. Neku esidai ake nai tenepuo naa ilarewak logarrin, apuo aku naa makini, tenasiai enye peyie etumoki naa aibung'a ning'or enkishui enye, pees esiai tesupatisho.

Ore esiai pookin eunore arashu enkiremore, ne enetipat oleng, temurua, arashu tobat olosho pookin. Ore enaa enidolta tene, naa enkiremore ena ormatuntai oji ormalenke. Olo nai aku keret iltung'anak oleng tonkoitoi kumok. Emiri, enyai enaa endaa, itaasi akeyie nkulie tokiting pookin napuo naa aret iltung'anak. Neeku enetipat oleng temurua, amu keret iltung'anak pookin, otii naa inewoi.

Ore teniing'or enapisha, naa ore entoki naitiship arashu embate nai naitiship oltung'ani oleng, naa biashara naloito dukuya tenewoi. Idolta ajo nena egarri natipikaki ilolan, intokiting nai matejo inkwashen, ashu mpuka akeyie yoyote ,ashu olola akeyeie pookin olo naa nai aaku ole biashara, nakumok oleng, amu lilekwa irkulie obore igarrin, neeku sidai oleng nai nitiship iltung'anak tenepuo aaya eroruata ajing' atua biashara.